Wonekani wa thoko na thogora wa irio cikũrĩirio nyũmba-inĩ cia ũrugarĩ cia kĩrĩu ũhutagia wagĩrĩru wacio wa kĩmbeca kuonekana indo iria cihandĩirwo nyũmba-inĩ cia ũrugarĩ cia kĩrĩu nĩikũrangaga naihenya kuoguo mũrĩmi akagĩa na magetha maita maingĩ harĩ mwaka na agacoka kendia indo ciake maita maingĩ kuoguo agathondeka mbeca nyingĩ. Ũndũ ũngĩ nĩatĩ tondũ itioyaga matukũ maingĩ ndatũmagĩra ta bataraitha nyingĩ kana maĩ maingĩ, kuoguo agakorwo akĩgĩa na kũhonokia mbeca nyingĩ nĩũndũ wa maũndũ ta mau, agagĩcoka akendia indo ciake wega na gwa kahinda kanini na agathondeka mbeca nyingĩ.

Moguni marĩa ma kĩmbeca nyũmba cia gũkũrĩria irio cia, irio cia kĩrĩu cirarehe ũngĩringithania na cia ũrugarĩ cia gũkũrĩria irio cia hau kabere kana ũrĩmi wa mũgũnda nĩ atĩ, nyũmba cia kĩrĩu cia ũrugarĩ nĩ itũmaga irio cikũrange na ihenya na ũndũ ũngĩ nĩ atĩ itithũkangagio nĩ tũtambi kana mĩrimũ tondũ nĩ irigitĩtwo kaũndũ kangĩ nĩ atĩ itikaraga mahinda maingĩ mũno, ingĩgakũra kwoguo mũrĩmi nĩ agĩaga na baita ya gũcihanda, kũgetha na ihenya na akagĩa na gũsave mbeca nyingĩ mũno iria angĩhũthĩra na kũgũra dawa kana kũgũra bataraitha kana gũtũmĩra maĩ gwa kahinda karaihu tondũ irakũranga na ihenya na igathiĩ kwendio thoko na ihenya.

Maumĩrĩra ma kĩmbeca ma kũingĩra indo inĩ cia kĩmerera nĩ mega na nĩ maingĩhĩte tondũ mbeũ njĩthĩ nĩ ĩtĩkĩrĩte gũthiĩ ũrĩmi-inĩ ona andũ aingĩ magetĩkĩra gũthiĩ ũrĩmi-inĩ makaruta biacara ya ũrĩmi na magacoka kwona mbeca nyingĩ iria mataronaga biacara-inĩ ingĩ.

Nĩ nyandĩkĩte andũ a kũndeithia ũrĩmi-inĩ wakwa na nĩ njũĩ nĩ cangĩrĩire mũikarĩre wao wa kĩ mbeca, tondũ o mũthenya o mũndũ nĩ ndĩrĩmũrĩhaga magana mũgwanja, agacoka akahota kwĩikaria maicainĩ make na kũrora ciana ciake na kũhota gũcirĩhĩra nginya cukuru kana kũrĩha nyũmba kũrĩ arĩa mararĩha nyũmba na arĩa maragũra irio, kwoguo nĩ njangĩire mũno mũtũrĩreinĩ wao wa kĩ mbeca tondũ nĩ marehota, ti ta tene rĩrĩa matarĩ na handũ ha kũruta wĩra, o mũthenya mũndũ rĩrĩa akũruta wĩra nĩ amenyaga nĩ akũinũka na kĩgĩna gĩake kĩa mbeca.

Ngarama cia macini cia ũrĩmi cicenjetie harĩ mĩeri ĩtandatũ mĩhetũku tondũ wa igoti rĩa bũrũri kwongererwo na kũguo nacio macini cikendio na mbei ya igũrũ mũno, kwoguo ciagĩa goro ikarema kũgũrĩka, maita marĩa maingĩ kana mũndũ akaremwo nĩ kũgũra ciothe kwoguo, akĩona no atiganire nacio.

Nĩ nyitanagĩra ngwataniro-inĩ na ciama cia arĩmi, ningĩ ona mabengi ma arĩmi marĩa ma Cooperative nĩ nyitanagĩra nao nĩgetha ngahota kũiga mbeca ngahota gũkombithio mbeca oho he mathomo mathomithanagia megie ũrĩmi kwoguo ciama icio nĩ cindeithagia mũno na nĩkĩo nyitanĩire nacio.

Ũrĩmi nĩ ũcangĩrĩire ũkũria wa iganda na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe, ũrĩmi wa makorobia mwena wa Mũrang'a ngĩheana ngerekano nĩ ũcangĩrĩire wĩigi wa iganda cia makorobia harĩa andũ aingĩ nĩ monete mawĩra kumana na iganda ici nao arĩmi aingĩ makaga na mbei njega ta kwendia makorobia mao o hamwe ũrĩmi wa iria nĩ ũhingũrĩte iganda nyingĩ kũndũ na kũndũ na andũ ingĩ makahota kwandĩkwo harĩa marona ũboco wao rwa o mũthenya ningĩ nao arĩmi nao makahota kwendia iria na njĩra ĩrĩa ĩtĩkĩrĩkĩte na njĩra ĩrĩa njega mũno na kwoguo makahota kwona mbeca nĩ ũndũ wa ũrĩmi wao.

Nĩ nyendete mbembe cia mũhuko cia Kenya Seed Company, nĩgũkorwo mbegũ ĩyo ũngĩmĩhanda ndĩagaga kũruta maciaro mega harĩ mbembe na kahinda kanini na ikaihũra mũgũnda itekũra kana kũgĩa mĩrimũ mĩingĩ, mbembe ĩno nĩ nene na nĩ yumagia kwa wĩingĩ na nĩ ĩkoragwo ĩĩ thaka mũno na tondũ ndĩkorogwo na mĩrimũ mĩingĩ nĩkĩo ndĩmĩendete.

Gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga Mpesa ĩkorwo ĩya kwendeka mũno gũkĩra Airtel nĩ ũndũ wa Mpesa ĩkũndũ gwothe handũ ya rũma bũrũri-inĩ na cio duka cia Airtel ti nyingĩ mũno ũngĩringithania na duka cia Mpesa, ningĩ Safaricom nĩ koragwo ĩkĩhota kũnyita kũndũ gwothe, kwoguo Mpesa yao ĩgakorwo ĩkĩgucĩrĩria andũ aingĩ ũkĩringithania na Airtel, tondũ mĩtambo yao Ĩkoragwo ĩthĩĩ mũno, kwoguo andũ aingĩ matikoragwo na raini cia Airtel ũkĩringithania na arĩa mena raini cia Safaricom na kĩo andũ aingĩ makoragwo na Mpesa ũkĩringithania na Airtel.

Mahĩtia marĩa kaingĩ andũ macemanagia namo magĩtũma marũa ma kũrĩha igoti kũhũthĩra intaneti Kenya nĩ ta maya; Rĩmwe intaneti nĩ ĩkoragwo ĩkĩrema gũthianga naihenya nĩ andũ arĩa maramĩhũthĩra na kwoguo ũgĩtũma ũkĩhũthĩra gũtũma marũa ma kũrĩha igoti ĩkoya kahinda kanene. Kwoguo njĩra ĩrĩa ĩngĩtũmĩka nĩgetha thĩna ũyũ ũkanyihanyiha nĩ atĩ mĩtambo ya marĩhi ma igoti ĩgakorwo na intaneti yao ĩkorwo ĩĩkĩrĩtwo ĩrĩa ĩna hinya mũingĩ, ĩrĩa andũ aingĩ ona magĩtũmĩra ĩgakorwo ĩtakũrũgama kana ĩtakũhata.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa mbembe na ũrĩmi wa meroni, na nĩ ũronekana ũrĩmi wa meroni mbica-inĩ ĩno nĩ mwega mũno na nĩ mwagĩrĩru mũno na nĩ kũronekana mũrĩmi ũyũ nĩ akũgĩa na magetha mega o hamwe nĩ akũgĩa na magetha ma mbembe, no njĩra ĩrĩa njega mũno nĩ kũiga ũrĩmi wa meroni mwanya na mbembe nĩgetha igakorwo itekũnyuanĩra hinya thumu-inĩ kana tĩri-inĩ nĩgetha ikahota gũkũra wega makĩria, nĩgetha mbembe ikaga kũnyuĩka mũno nĩ meroni nĩ ũrĩmi ũyũ wa meroni.

Gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmaga ngari ĩhĩahĩage na maita maingĩ nĩ gũkorwo ngari nyingĩ nĩ cithiaga betũrũ na cigekĩrwo maguta marĩa matabataire koguo ĩkanjĩrĩria mathĩna ma engine ciayo na koguo kũhĩahĩa naihenya mũno. Ningĩ ngari nyingĩ itiroragwo, itikoragwo igĩtũarwo kũrorwo nĩ mabundi macio, nĩ mechanic kwa hĩndĩ na hĩndĩ. Ũndũ ũrĩa ũcũngagĩra ngari icio gũkorwo nĩ thũku na kwoguo ciakinya bara-inĩ ikanjĩrĩria kũgĩa na mathĩna, na kwoguo no ĩhĩe na ihenya mũno.

Nĩ nyitanagĩra na arĩmi arĩa angĩ nĩgetha tũkagunĩka hamwe na njĩra ya kũgĩa na ikundi, harĩa twaragĩrĩria ũhoro wa arĩmi kana ũhoro wa kũiga mbeca, ũhoro wa mathomo ma ũrĩmi na ningĩ ũhoro wa gũkombithio mbeca cia ũrĩmi. O hamwe na kwĩrwo ũhoro wa mbeũ na kwĩrwo ũhoro wa bataraitha. Kwoguo nĩ nyitanagĩra na arĩmi arĩa aingĩ.

Nĩ ndĩ ndona nũgũ ĩkĩrĩa na mahĩtia marĩa monekaga nũgũ kũrĩa irio kuma mũgũnda-inĩ wa mbembe nĩ atĩ no citharĩkĩre nũgũ nyingĩ mũgũnda wa mbembe, cikarũmarũma na gũthũkangia o hamwe mbembe icio citakũrĩte na cingĩtharĩkĩra ciĩ nũgũ nyingĩ mbembe citihotaga gũkũra wega kana kũmĩra mũgũnda wega tondũ ikoragwo ikĩrũma mbembe ĩmwe hanini, ĩkaguthũkĩra ĩrĩa ĩngĩ, na cingĩũka ciĩ nũgũ nyingĩ mũgũnda-inĩ nĩ ithũkangagio mbembe nyingĩ mũno mũno, na no ũremwo nĩ gũcingata tondũ ciũkaga ciĩtanĩte ciĩ nyingĩ mũno, cigathũkia na kũrũmarũma mbembe icio na cigatuĩka mbembe itarĩ kĩndũ.

Makinya marĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũrũmĩrĩra nĩguoa ahote kurĩha na Mpesa Pochi La Biashara, nĩ atĩ ũkorwo na raini yaku wa Safaricom oho ũkorwo wĩyandĩkithĩtie, wandĩkithia wa Mpesa, ũkiuma hau wũingĩre Lipa na Mpesa hau nĩho ũcemanagaia na Pochi La Biashara, ũgekĩra mbeca Pochi La Biashara inĩ ũgacoka ũgekĩta pini yaku na ũgacoka ũkahota gũtũma mbeca na Pochi La Biashar

Ũguni ũrĩa ũkoragwo ho harĩ na macini cia gũtema nyama nyũmba-inĩ cia nyama nĩ atĩ nyama nĩ hotaga gũtinio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ningĩ nyama nĩ hotaga gũtinio na njĩra ya ũtheru na ĩkoya ndagĩka nini kana mathaa manini rĩrĩa ĩgũtinio na macini ici, ningĩ nĩ hotaga gũtinangĩka icunjĩ njega na ĩkahota gũthimĩka ithiminĩ wega rĩrĩa ĩtinangĩtio na macini ici cia gũtinia nyama.

Gĩcagi-inĩ gitũ nĩ kũrĩ atumia matwarithagia nduthi no atumia arĩa matwarithagia nduthi nĩ anini mũno tondũ aingĩ matikoragwo mathiĩte driving kwoguo matiũĩ gũtwarithia nduthi na ningĩ, ningĩ nĩmetĩkĩtie atumia matigarĩirwo nĩ gũtwarithia nduthi na kwoguo makaremwo nĩ kũhota gũcitwara. Ningĩ amwe nĩ makoragwo mahetwo mũũkana nĩ athuri ao atĩ matiagĩrĩirwo nĩ gũtwarithia nduthi icio na kwoguo makaga wendi ngoro-inĩ nĩ ũndũ wa kwaga kũheo support gũcitwara.

Mbeca cia mobairo cikoretwo na maimĩrĩra mega harĩ ahũri a biacara cia Kaũntĩ-inĩ ya Kisumu, ũndũ wa mbere nĩ mahotaga kũiga mbeca mobairo-inĩ hatarĩ na thĩna. Ningĩ nĩ mahotaga kũhota kũhoya mbeca thĩinĩ wa mobairo ciao na kwa mũhano kũhoya mbeca kwĩ Mshwari hatarĩ na thĩna, ningĩ nĩ mahotaga gũsave mbeca nyingĩ mũno harĩa mathiaga makaiga akaũnti ciao cia Mshwari o hamwe na Lock Savings Account ciao na kwoguo makahota kũiga mbeca cia kũhũthĩra kana cia kwongerera biacara-inĩ ciao.

Bengi ya intaneti nĩ hotithĩtie biacara cia bengi kũhũthahũtha thĩ na cikoretwo igĩtĩkĩrĩka mũno Kenya nĩ ũndũ wa gĩtumi kĩa mbere; mũndũ ndagũtinda agĩthiĩ bengi na kwoguo akahonokia mathaa maingĩ, kaũndũ ga kerĩ nĩ atĩ hakoragwo na ũgitĩri mũingĩ tondũ hatirĩ na woici, hatirĩ mũndũ ũngĩmenya rĩrĩa ũrarĩha intaneti kũrĩha kana kũruta mbeca ciaku ningĩ mũndũ nĩ ahotaga kũiga mbeca ciake na njĩra ĩgwĩte tondũ akũhũthĩra o intaneti kũiga mbeca ona kana ningĩ ũkĩenda kũruta, o ningĩ no ũkombe kumana na intaneti na bengi yaku ya inteneti hatarĩ na gũtinda ũgĩthiĩ bengi kwoguo, ĩtĩkĩrĩkĩte mũno tondũ nĩ ratũma andũ mahote gũkorwo mena mathaa maingĩ matarĩ ma gũthũkangia rĩrĩa magũthiĩ mabengi-inĩ kana rĩrĩa makũruta mbeca ciao kana kũiga.

Ũngĩenda kũiga mbeca na njĩra ya Mpesa, no ũthiĩ kwĩ Mpesa Agenti kana ũrute mbeca kuma bengi-inĩ yaku ũcigucie ũcitware thĩinĩ wa mĩtambo yaku ya Mpesa o hĩndĩ o yothe.

Moritũ marĩa njemanagia namo rĩrĩa ndĩrageria kũruta mbeca kuuma akaũnti-inĩ yakwa ya Airtel, nĩatĩ, mahinda mamwe nĩ wagaga handũ hakũrutĩra mbeca ici tondũ agent a Airtel tiaingĩ. Ũguo nĩkuga matuka marĩa mahingũrĩtwo nĩũndũ wa mũndũ ahote kũruta mbeca ciake kuuma akauntĩ-inĩ yake ya Airtel, matuka mau matikoragwo memaingĩ kũndũ na kũndũ.

Mũndũ angĩtũma mbeca kũrĩ andũ wa nyũmba yake kũgerera M-PESA Fuliza, angĩkorwo ndarĩ na mbeca cia kũigana na njĩra ĩno, ũgathiĩ he M-PESA yaku, ũgekĩra mbeca iria ũrenda onokorwo itiganĩgte, ũgatũmĩra mũndũ wa nyũmba yaku, na hau ũkahota kũheyo ngombo, nĩ Fuliza na ũkahota gũtũmĩra mũndũ ũrĩa ũrenda wa bamĩrĩ yaku.

Ũrĩa ũngĩhota kũrĩha ngari ya matatũ ũkĩhũthĩra Mpesa, ũthiaga harĩ raini yaku ya Safaricom, ũgathiĩ mwena wa Mpesa ũgacoka ũgathiĩ he Lipa na Mpesa, hau no ũthiĩ ha Pay Goods and Services wĩkĩre mbeca mũigana wa mbeca iria mũrarĩhio ũcoke wĩkĩre pini yaku, warĩkia ũguo ũkona warĩha mbeca ciaku, ũndũ ũthiaga o harĩ raini ĩyo yaku ya Safaricom mwena wa Mpesa ũgathiĩ kwĩ Lipa na Mpesa ĩgakwonia Pochi La Biashara harĩa mararĩha na Pochi La Biashara ũgekĩra mbeca iria mwĩrĩtwo mũrĩhe ngari-inĩ ũgacoka ũgekĩra pini yaku oro hau ũkona mbeca ciaku nĩ cia rĩkia gũthiĩ na warĩha ngari.